Rĩrĩ nĩ itunda rĩtagwo kũkũmanga, itunda rĩrĩ nĩ rĩroneka harĩa rĩhandĩtwo rĩtiroretwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ nĩ rĩroneka nĩ rĩthece nĩ tũtambi kana kĩgi. Igi nĩcio cithecete itunda rĩrĩ, na nĩkio rĩroneka rĩna tũnyamũ tũtũ tũirũ ũguo, mau nĩ o harĩa kĩgi gĩthecete o harĩa kĩgi gĩthecete.

ĩno ni girrafe nĩ ĩhũthikaga mũno gũkenia andũ makĩria mũno ciana , ũngĩtwara mwana okorwo ni kũrĩa nyamũ icio cĩigagwo, nĩmakenaga mũno makĩhurwo mbica nacio kana ona makĩhamba igũrũ rĩa cio , kwa ũgũo nĩ nyamu ĩgucagĩrĩria na ĩkenagia andũ makĩria mũno ciana.